Tijni en tich mar pidho mariwa. Oselokore e kinde masani kipimo gi kinde machon. Chon ne ipuro mariwa gi yore machon. To tinde yore ma nyasano osebiro ma iloso puodho maber, ka iyaro kuonde ma pi kale, kendo iketo mariwa maber, ka kinde ma sani nitie kodhi mobiro manyien mitiyo go, ma nigi nyak mangény kendo maber mahingo kinde ma osekalo.

Mae en nyak mar mananas. Mananas en olemo michamo, ma nigi pi mangény ahinya. Kendo gima aneno kae en ni mananas mar japurni oseikore kendo ni kare ma inyalo ter e chiro. Mano e gima aneno kae.

Chiemo ni en chiemo mar bando moboki, kata oduma moboki. Ilose kamae, ki igolo oduma e puodho, ipoke kendo odong gi opoko matin kuome, mondo omi pi kal kuome sama itede. Kise golo ne opoko ma odong' gi opoko matin, ikawo sufria gi pi, kata agulu kuma idwa tede. Iketo gi pi, kendo inyute, inyute ikete e iye, iketo oduma no ei agulu ma itede no. Bangé to ikete e mach. Iketo pi moromo matin. Ka en oduma machalo maboth both ma osebudho, inyalware chumbi matin. To ka en oduma ma igolo e puodho ok ochuno ni nyaka ikete chumbi. Bang' mano to inya chwake kuom kinde matin, kasto igole mondo ichame ka pi oseduono. Pi iketo mana pi matin kende. Kamano e kaka iloso chiemo ni.

Dereba, okane misika, chal ni ngáto olor gi misika e kuma ne ji olore mokalo cha. Asayi ka iyie to gochna ne ngáma ni kono kuma ne misika ne olore no, mondo openja na ane ngáma oneno na misika. Mano dang' konya nikech misigo no ema otingó chiemo, kaachiel kod lepa gi gik moko duto te maango. Teme gocho ne ngáma chung' koma chielo kono, mondo okonywa manyo ka misika odong' kono. Erokamano dereba.